Maũndũ marĩa maumagĩra hi na hi, mĩciĩ-inĩ itũ, makoragwo me ma mwanya, na ngũrani, kũringana na mahinda, hĩndĩ ya mbura, nĩgũkoragwo na maũndũ maumagĩra ta mĩtino ya mũndũ gũtindirũka akagwa, ningĩ rĩrĩa rĩngĩ nĩgũkoragwo na maũndũ ta kũhithũkĩrwo nĩ nyamũ, kana ona kũhĩa nĩ mwaki, mũtaratara ũrĩa ũtũmĩkaga kũhoya ngari, ũkoragwo ũrĩ mũhũthũ mũno, nĩ tondũ mũrĩ na gĩtũmi gĩa gwĩtia ngari ĩyo na ihenya, ũndũ ũrĩa tuĩkaga mĩciĩ-inĩ itũ, nĩtũhũraga thimũ kũrĩ mataũni marĩa matũrigicĩirie, tũkahoya namba cia taxi na mandereba, nĩgetha tũkahota gũkinyia mũrwaru thibitarĩ ona ihenya ũrĩa kwahoteka, ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa tũtũmagĩra mĩciĩ-inĩ itũ. Ningĩ, kũrĩa gũtarĩ na mabarabara mega, mĩtaratara ĩkoragwo ĩ ngũrani, tondũ nĩ kũrĩ andũ matũmagĩra nduthi, na nduthi ici nĩcionekaga kaingĩ barabara-inĩ.

Mũrimũ wa marĩria nĩ mũrimũ ũkoragwo ũĩkaine mũno, guothe bũrũri-inĩ, ona nja ya bũrũri, maũndũ marĩa mangĩka nĩgetha kũgirĩrĩria mũrimũ ũyũ, makoragwo me maũndũ mwanya mwanya, maũndũ maya nĩta, kũgirĩrĩria gũkorwo na maĩ marũgamĩte, nĩgetha kũgirĩrĩria rwagĩ rũtigaciarane, rwagĩ nĩrwendete mũno handũ hena maĩ, ũguo nĩkuga rĩrĩa handũ hena maĩ mataratherera, rwagĩ nĩrũhotaga gũthiĩ nambere na gũciara, na rũkaingĩha, na rũkongerera ũgwatania, kana ũtambi wa mũrimũ ũyũ wa marĩria, ũndũ wa kerĩ, nĩgũtheria ithaka iria itũrigicĩirie mĩciĩ itũ, tondũ rwagĩ, nĩrwakaga cikaro ciaguo ithaka-inĩ ta ici, koguo rĩrĩa ithaka ici ciatha ciatherio kana ciatũgũteo, rwagĩ nĩrũnyihaga, maũndũ marĩa mangĩ mekagwo, nĩta gũkoma na handũ hena neti, ũgakoma wĩkĩrĩte neti ũrĩrĩ-inĩ waku, nĩgetha kũgirĩrĩria kũrĩo ní rwagĩ, ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ gwĩkwo hĩndĩ ciothe ona mũno mũno kũrĩ andũ arĩa anini ona andũa arĩa akũrũ, andũ nĩmabatiĩ, ningí metheme mũno, matikagwatwo nĩ mũrimũ ũyũ mũru wa marĩria.

Solar, nĩciĩkĩragwo nĩ kambũni iria ciũhĩgĩrĩire wĩkĩri-inĩ wa solar, na solar nĩ kĩndũ kĩega tondũ gĩtikoragwo na ngarama ya, taya kũrĩha thitima ũrĩa ĩkoragwo ĩ igũrũ, kambũni iria ciĩkagĩrĩra andũ solar gũkũ kenya, nĩkũrĩ kambũni igĩrĩ njũĩ ciĩ ngumo mũno, ĩmwe ĩtagwo CP solar, ĩkoragwo mwena wa Nairobi, na mekĩraga solar kũndũ guothe bũrũri handũ warũma, koguo ũngĩmahũrĩra thimũ, nĩmegũka magwĩkĩrĩre solar, kambũni ĩngĩ ĩtagwo GONHOLLA limited company, kambũni ĩno, onayo nĩyũĩkaine mũno harĩ wĩkĩri wa solar, na nĩ kambũni njega mũno hakinya nĩ ũtambia wa mĩtambo ĩno ya solar matũra-inĩ maitũ.

HELB ní rũni rũrĩa rũheagwo mũrutwo rĩrĩa areka gĩthomo kĩa yunivasĩtĩ kana korĩnji, rũni rũrũ nĩrũrĩhĩkaga na njĩra ĩmwe ya mwanya, na ikinya rĩa mbere nĩ kwamba kũingĩra nenda-inĩ cia HELB kana ũkaingĩra app inĩ ya HELB ũgathi ũkarora mũthenya ũrĩa ũbatiĩ kúkorwo ũrĩhĩte thirĩ waku kana rũni rwaku, ũkarora mbeca iria ũbatiĩ gũkorwo ũrĩhĩte, na mũthenya ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo nĩ kwambĩrĩria kũrĩha rũni rwaku, ũndũ ũcio ũngĩ, mũndũ nĩathiaga harĩ Mpesa yake, ũgathi ũkahingũrĩra Mpesa, ũgathi harĩ paybill, business number ũgekĩra, igĩrĩ kĩbũgũ kĩbũgũ, inyanya kĩbũgũ kĩbũgũ, namba icio nĩcio wĩkĩraga ciĩ ta business number, ũgacoka ĩgagwĩtia account number, account number ũgekĩra namba yaku ya gĩbandĩ, na thutha wa ũguo, ũgekĩra mũigana wa mbeca iria wĩna ũhoti wa kũrĩha kũringana na mũhuko waku, noũrĩhe mbeca iria wĩnacio bata nĩ ndũgakĩrie mbeca iria wagĩrĩire, ningĩ warĩkia ũguo, nĩũgwĩkĩra pini, na hau nĩguo ũgũkorwo ũrĩhĩte rũni rwaku wega na njĩra njega, ĩyo níyo mĩtaratara ya mwanya ĩrĩa ĩrũmagĩrĩrwo gwakinya nĩkũrĩha rũni rwa HELB.

Harĩ ũrĩmi, ũndũire nĩũtũmĩkaga mũno hakinya nĩ ha kũmenya ũngũ ũrĩa arĩmi mangĩhota gũkũmbana na ũcenjia wa rĩera, ũndũ wa mbere, nĩ kwamba kũmenya gĩtiribũ kĩrĩa mĩmera ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩhandwo, kũu nĩgũkũhotithia arĩmi kũharĩria mĩgũnda yao rĩrĩa kwagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, rĩrĩa kũrakorwo na ũgarũrũku wa rĩera, andũ nĩmatũmagĩra njĩra cia kĩũndũire, ta kũrora harĩa riũa rĩrĩ, kana kũrora indo irĩa cionanangia ũcenjia wa rĩera, ta kuona ihuruta ikĩũmbũka, nĩkuonanagia nĩgũgũkorwo na wagi wa mbura, kana kuona, kũigua ciũra cikĩgamba, nĩkuonanagia nĩgũkura mbura, ũyũ nĩ ũndũire ũrĩa ũtũmĩkaga kũrora ũcenjia wa rĩera, na nĩũndũ ũrĩa ũteithagia mũno arĩmi mũno, na makamenya rĩrĩa mekũhanda, rĩrĩa mekũharĩria, ona rĩrĩa mekũgetha irio ciao, ũrĩmi wa mahiũ, o naguo nĩũtũmagĩra mũtaratara ũyũ.

Nĩguo kuona namba cia ngari njerũ, gũkũ kenya, ũndũ wambere mũndũ ambaga gũthi rũrenda-inĩ rwa NTSA, waingĩra kũu, ũgathĩ harĩ kũ apply namba cia ngari, wathiĩ hau, nĩũkũrio ciũria ciganona kũringana na ngari yaku, na kũringana nawe kĩũmbe hena ciũria ũgũkorwo ũgĩcokia, undũ ũcio ũngĩ, nĩwĩragwo ũrĩhĩre kũ register ngari yaku nĩgetha ũheo namba, ũndũ wa gatatũ nĩguo ũkoragwo wĩ kũheo namba ya ngari yaku, ũndũ wa mũico, ũkoragwo nĩ gũthiĩ kuoya namba yaku ĩrĩa yaumĩra.

Ũkoragwo ũrĩ ũndũ wa bata mũno kũhanda mĩmera ngũrani gĩcigo-inĩ kĩmwe kĩa mũgũnda, kana gĩa tĩri. Mawega ma gwĩka ũndũ ũyũ, nĩatĩ nĩgũtũmaga space ĩrĩa ũratũmĩra kũhanda mĩmera yaku, ĩkorwo ĩkĩnyita mĩmera mĩingĩ, ta rĩu ũngĩhanda waru, noho ũhande mbembe, ũgũkorwo ũtũmĩrĩte space ĩrĩa wĩnayo kana mũgũnda ũrĩa wĩnaguo wega. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ nowongagĩrĩra ũnoru wa tĩri, tĩri waku ũgakorwo wĩna hi wĩna thumu ũrĩa wagĩrĩire, kana wĩna nutrients iria cibatiĩ nĩgetha gũkũria mĩmera wega. ũndũ wa gatatũ, nĩa tĩ nĩũnyihanyihagia tũtambi tũrĩa tũgũmagĩra mĩmera, tũgakorwo tũtambi tũtũ no tũgũmagĩra o mũmera o mwanya mwanya, koguo rĩrĩa watukania mĩmera, nĩũhũ nĩũhũranaga na tũtambi tũtũ, na gũtũma mĩmera yaku ĩtirie mĩrimũ. Ũndũ wa mũico, nĩwongagĩrĩra magetha marĩa ũgũkorwo ũkĩruta mũgũnda-inĩ waku, nĩgũkowo ũrĩa wahanda indo nyingĩ, noguo ũgũkorwo wĩna magetha maingĩ, andũ nĩmarorio mahĩmbĩrie, njĩra ĩno ya ũrĩmi, nĩgũkorwo nĩyo njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na níyo, ĩ njega mũno kũringana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo.

Harĩ ũrĩmi, nĩgũkoragwo na mathĩna maingĩ ota maya marĩ haha, ta wagi wa mbura, kĩguo, ona kana ũcenjia wa rĩera, wagi wa mbura ũngĩhũranwo naguo, rĩrĩa arĩmi maingĩha nĩ kũhanda mĩtĩ mĩingĩ, nĩgũkorwo mĩtĩ nĩyo ĩtũmaga gũkorwo na wũingĩ wa mbura, koguo ũcirĩria cina mĩtí mĩingĩ nĩcikoragwo na mbura nene, arĩmi nĩmarorio mahote kũhand amĩtĩ, na magerie ũrĩa mangĩhota nĩgetha maingĩhie mĩtĩ nĩũndũ wa kuongerera mbura, úndũ wa kerĩ nĩ kíguo, kĩguo nĩ gĩkoragwo kĩrĩ thĩna mũno, harĩ arĩmi, tondũ nĩgĩũkaga gĩka thũkia mĩmera ĩrĩa mĩhande, rĩrĩa mbura yaura nene, kĩguo nĩgĩkuaga irio ta mbembe, macani, kahũa, na cigacitwara cigatwara kũrĩa kĩharũrũka-inĩ, na ũ nĩũrehaga hathara nene mũno, arĩmi nĩmarorio, menjage mĩtaro mĩgũnda-inĩ yao, nĩgetha makahota kũnyita maĩ ma kĩguo, ona makahota gũkĩgirĩrĩria, ũgarũrũku wa rĩera, ũhũranagwo naguo nĩkũ marĩa matũrigicĩirie, ũguo níkuga, arĩmi nĩmabatiĩ kwaga gũcinaga takataka, kana kwagaga gũthũkia rĩera, nĩũndũ wa kũiga wega, rĩera rĩrĩa rĩbatiĩ gũkorwo rĩkuo, ũ na kũhota kũgirĩrĩria ũgarũrũku wa rĩera.

O ũrĩa thikũ cirathiĩ noguo maũndũ marathiĩ macenjetie, na tekinoronjĩ oũguo ĩroka noguo ĩroka ĩnyihĩtie mathĩna na maũndũ kana mawĩra harĩ andũ. Ũguo nĩ kũga maũndũ marĩa mekĩkaga tene nĩmarathiĩ na mbere na kweherio nĩ tekinoronjĩ koguo nĩ kuga tekinoronjĩ ĩrĩ na bata mũnene mũno. Ũndũ ũmwe ũkoretwo ũkĩonekana harĩ tekinoronjĩ nĩ ũhũthĩri wa kandi cia thimũ kana kandi cia bengi, Kandi ici nĩciagĩte gũkorwo ĩgĩtũmĩrwo nĩgũkorwo nĩgũkĩte app iria citũmĩkaga na njĩra hũthũ mũno. Ũndũ wa mbere ũrĩa ũtũmĩte andũ mahĩmbĩrie ũtũmĩri wa app nĩgũkorwo mũndũ no ahote gũtũma kana kwamũkĩra mbeca gũtekĩmakania harĩa arĩ nĩgũkorwo ndarabatarania gũkorwo eho arabatara o gũkorwo arĩ na thimũ yake, ũguo nĩ kũga ndĩ handũ haraihu na nĩndĩrenda gũtũma mbeca nĩngũcitũma na njĩra ya raithi mũno kũrĩ mũndũ ũrĩa ndĩrenda gũtũmĩra. Ningĩ kandi cia bengi nĩcikoragwo ciĩna risk mũno ya kũra koguo nĩ kũga thimũ nĩkũmenyerera mbeca ciaku wega. Oho nĩtũmĩte andũ mende kũhũthĩra app cia thimũ ta M-pesa kana M-pesa app nĩ ũndũ wa gũtũma na kwamũkĩra mbeca.

O ũrĩa thikũ irathiĩ, noguo maũndũ marathiĩ macenjetie, ũtũmĩri wa tekinoronjĩ ya kĩrĩu nĩũhũthĩtie mĩtũrĩre ya andũ aingĩ mũno mũno gũkũ kenya, nĩgũkorwo maũndũ marĩa mekagwo tene nĩmarĩ maritũ, na matiahingagia ma wendi ma andũ, ũguo nĩkuga tekinoronjĩ yũkĩte gũthondeka maũndũ ma andũ, tekinoronjĩ ĩno ĩrĩa yũkĩte nĩ App iria cikoragwo thimũ-inĩ, cia gũtũma mbeca, App ici nĩcikoragwo cirí njega ũkĩringithania na kandi iria ciatúmagĩrwo cia bengi, hau kabere, kandi cia bengi nĩcikoragwo ũhotekeku mũno mũingĩ wa kũra, kana gũthũka, kana rĩmwe kwaga kũruta wĩra, no rĩrĩ, App ciothe nĩcikoragwo ciĩ njega, nĩgũkorwo mũndũ nĩahotaga gũtũma, kana kwamũkĩra mbeca, hatekũmakania harĩa arĩ kana kũrĩa arĩ, ũguo nĩkuga atĩ, mũndũ e haraihu, nĩekũhota gũtũmĩra mũndũ ũngĩ ũrĩ haraihu nake mbeca, naimũkinyĩre o ndagĩka o ĩyo ĩyo, ũyũ nĩ ũndũ wa mbere ũrĩa ũgũ wonekanĩte gũkorwo wĩ mwega mũno nogatũmĩra App cia thimũ, níkũrĩ mawega mangĩ maingĩ, magũtũmĩra App icio cia thimũ, ta gũkorwo na njĩra ya gũtũma na kwamũkĩra mbeca naihenya, na nĩ njĩra ya kwĩhokeka.